Ore taa entopki nadolita nanu tene wueji, adolita iltung'anak imiet, intasati imiet, naagira aitodolu esiai e matumizi e kuna tokitin naitelekino ena miza, adolita ilkarash, adolita inkilani naika, nodolita sii iilat naitelekino ena miza, nadolita osabuni loisujieki inkaik, nadolita enkarasha naigero, nadolita ilbiranketini loipangaro te eshumata emisa, nadolita ilmayai lootii entrei, nadolita isabunini, nadolita towels naitelekino emisa, nadolita eilata orpapit adolita detergents. Naa ore kuna tasati natii ena pisha etii nabo naibung'ita enkardasi, ena eare eibung'ita enkardasi ijo naa keirorita alimu, netii.

Ore taa nanu entoki nalotu endamun indamunot ainei tenadol ena naa ore naaji naa enkaji ena natii nairobi naa senate ewueji oshi naa ninye epuoi apisha iraisi nepuoi apisha irbungei tenaaji naa ninye sii oshi epuoi atumore iltung'anak le bunge ore sii tenaaji naa ninye ninye epuoi ninye ipitishae sheria natejo orais naa ninye epuoi aeaing'orie ninye eing'ori aing'orieki sirkali vile enegira aikunari.

Ore taa entoki nadolita tookuna pichai adolita huduma center eturkana, nadolita huduma center ekibera , nadolta huduma center eembu, nadloita huduma centre elamu , nadolita oltungani ogira aipangu tehuduma centre eturkana, adolita iltunganak otii enahuduma centre elamu, netii oltungani obo otii huduma centre eembu , nadolita olchani oodo otii huduma centre eembu , ore tenahuduma centre elamu naa etooshoki oranki oibor , ore tehuduma centre eturkana naa ichora toranki onyori oloibor ,olorok.